Chiemoni en mor kich. Mor kich inyalo chame kaka en no, kata inyalo kete e chiemo mamoko kaka makate tichame, kata bende inyalo ore e kembe maloso gigo mamoko ma ti kode eloso gik moko.

Tijni en tij loso ndara. Ber mokuongo ma inyalo yudo kuom tijni, en pesa. Mano emomiyo ji te tiyo. Mar ariyo, iloso yo. Kiloso yo, to ji nigi kama ber kendo kama ler maginyalo wuothe makata ka koth ochue , to chuodho onge makata nyithindo bende nyalo wuothe maber, to mano gima ber.

Gini kata bedni ok othor yudore e aluorawa, en gach jo sitima. To ng'enyne, inene ka gibiro loso sitima kanokethore kata kagibiro ketonu sitima odiechieng' mokuongo. En gima giidho, ka giseidho to terogi malo e pole to gilosonu sitima.

Mae en water bus kendo ng'enyne oringo epi koting'o jowuoth. Mokuongo kane atimo tijni, ne aluor ahinya nikech ok an ng'ama ok ong'eyo goyo abal. Koro napenjora nikopo ni agora piny epi, to adhi timo nang'o nikech ok ang'eyo goyo abal. Omiyo ne an giluoro maduong' ahinya chieng' mokuongo mane atimo tijni.

E pinywa intanet matiyo ahinya ahinya en Safaricom, kata obedo ni nitiere moko mamoko matindo tindo, matiyo bende, to lakini Safaricom ematiyo ahinya ahinya kendo ema ji ohero nikech ose budho kendo en gima inyalo nuang'e mayot ebei maber.

Gima timore kae, en ni igedo. Igedo ka gitiyo kod bao. To ging'ade gi musumeno maduong' ahinya, ka ng'ato achiel omako malo kendo ng'at machielo omako piny mondo ging'ad baoni mowinjore kendo eyo makare kabisa.

Ka in gi nyathi to idwaro loko nyinge e otiko mar nyuol, inyalo dhi embui. Kidhi embui mar e citizen, ma en mbui mar sirkal mar Kenya mar konyo jopiny. Idhi timanyo gino madhire giloko nying. Kisedhi kanyo, tiiketo gimoro amora ma idwari godo, kae to bang'e, tijno bedoni mayot.

Kaendi gik mang'eny kabisa nigi kod nengo. Mokuongo gin gik miuso kaka nyanya, aneno mapera, rabolo, nitiere avokado, nitiere apoyo kendo nitiere maembe. Kopogore gi mano, nitiere lewni maji oruako. Mago nigi nengo nikech onyiewgi kod pesa. Kendo nitiere dhano owuon. Dhano owuon bende nigi nengo. Kopogore gi mano, bende nitiere okapu mabeyo beyo ahinya mabende nigi nengo.

Mae en mbui mar Kenya mar chulo osuru. Tijni kaka inyalo time, en ni inyalo dhi apis margi to gitimonigo gin giwuon. Kata inyalo tiyo gi technology manyasani, tidhi e mbui margi, tikonyori in iwuon nimar en tich mayot ahinya.

Tijni en gima itimo e mbui. To dwaro mana ni ng'ato kosebedo gi simb ong'ue yamo monyalo dhi godo e mbui, to ng'ato ang'ata nyalo time. Idhi e mbui mar DCI, kae to bang'e king'eyo somo tiluwo aluwa chik go kendo kisomo gimoro amora, tidhi mana bedo makare.

Tijni en kuom kawo opande. Mondo ng'ato ong'e kaka onyalo kwayo opande mokwongo maok kata ni mare nolal, onyalo dhi e apis piny. Kae to bang'e tibiro kaw finger prints mare, gi nyingene, ndalo mane onyuolee, kama nonyuolee gi kuma oaye. Kasto bang'e tibiro goye picha, torito bang' ndalo moko kilosone opande, kaeto odhi okawo.